Weche manyien miyo ing'eyo gigo matimore kuonde mopogore opogore e piny mangima. Eyore mag pur, inyalo ng'eyo git kothe monego opidhi eseche mipidho gie, kuonde miyudo gie kaachiel kod bei to gi kinde ma gitieko e lowo kapok giikore . Weche manyien bende miyo inyalo ng'ayo kit tuoche ma wuok apoya nono e kor gwenge ma opogore opogore e piny mangima kendo